Gabica-inĩ gaka ndĩrona gũkũ nĩ kũndũ kũhana tarĩ mombatha, kwĩna riũa, nĩ taũni na haha ũgwo nĩ harĩ ngari ĩrathambĩrio hau kũgwo nĩ carwash ĩ harĩa ũgwo, hena biathara ya gũthambia ngari ĩrathiĩ na mbere handũ harĩa , na nĩ barabara-inĩ, kũgwo handũ hothe he barabara tugaga biathara ĩkoragwo njega , nĩ ĩhotaga nĩ ĩkoragwo na ũthii wa na mbere handũ harĩa tondũ nĩ barabara-inĩ.

Aya nĩ airĩtu , maronania marĩ handũ nja mathiĩte gũkena kana mathiĩte kũrĩanĩra hamwe, no matirĩ hakuhĩ na mũciĩ nĩ kũndũ kũraihu mathiĩte, nĩyo twĩtaga na gĩthũngũ ga picknick, kũgwo marĩ handũ nja makagũra tũirio, makarĩanĩra hamwe na makahũra mbica nĩgetha makenanĩre.

Ũyũ nĩ mũthigari wĩ haha na hena andũ matarĩ na nguo, na ũkĩmarora aya matarĩ na nguo marerwo moe kũgũrũ kũmwe , kũgwo nĩ kwonania harĩ na ũndũ ũrathiĩ na mbere , na ũndũ ũcio nĩ ũrĩkũ? nĩ rĩrĩa thigari makoragwo makĩoyana gũkũ icagi-inĩ , rĩrĩa maretha andũ agũtwara kũrĩa thukuru-inĩ ya gũtuĩka mũthigari.

Hena andũ atatũ, athurĩ erĩ na mũirĩtu ũmwe, na othe mekĩrĩte nguo cia bulu na ngambuti kuonania, icio nĩcio twitaga ovarolu na gumboot cia gũthiĩ mũgũnda, na mũirĩtu ũyũ anyitĩte karati, na mũndũrũme ũyũ wĩ gatagatĩ nĩ kũinama kwonania onake nĩ gwetha aretha karati, na ũrĩa ũngĩ bado arĩ na karati, nĩ kuonania onake arĩo magetha-inĩ. Kogwo othe nĩ karati maragetha.

Hena mathai nyingĩ ciĩkĩrĩte nguo icio ciao cia ũndũire, na gatagatĩ-inĩ ka, aingĩ arĩa mekĩraga nguo icio makoragwo Mathai, nĩkio ndĩ na ũma ngĩuga nĩ mathai, na ũcio wĩ hau mbere aũgĩte mũno na nio marũgaga, ũguo igũrũ.

Nĩ nyarari ĩthatũ mekĩrĩte nguo cia ũndũire wao, kũrĩa maronania nĩ nyarari kana airĩtu a mwena ũrĩa wa kũrĩa Rift valley, na marĩ na kĩhana tarĩ kĩnya, tũtingĩgĩta kĩnya, tũtingĩgĩta kĩondo, no harĩ na kamũcoro keho mũno ka ũndũire manyitĩte harĩa.

Nĩ handũ hagũikara, ĩno nĩ nyũmba ĩrakwo, na ũndũ wa mbere nyũmba ĩgĩakwo tugaga andũ nĩ mahotaga kũgĩa na wĩra, koguo aya nĩ andũ mena wĩra, koguo nĩ andũ marahota kuona o ciringi kana makona kĩndũ gĩa kũrĩa hwai-inĩ , aah koguo harĩ niĩ hena bata, tondũ mũndũ nĩ arona wĩra.

ĩno nĩ thibitari ya mũingĩ ĩrĩa ya kũrĩa thĩ biũ tũmĩtaga dispensary , nĩkĩo ĩna tũtĩ tũbangĩtwo haha nja twa arwaru makahurũka magĩeterera gũthondekwo.

Haha mbere hena airĩtu erĩ arĩa ngothi yao nĩ njerũ , na ũcio ũngĩ wa gatatũ ngothi yake nĩ njirũ, mbere yao hena irio , mĩthemba mĩingĩ hena nyama, hena nginya indo cia kũnyua ta gacohi na Soda, na maronania nĩ andũ marĩ handũ marageria kũrĩanĩra, na kũrĩanĩra kwonanagia nĩ wendo rĩrĩa andũ megũcemania handũ hamwe makaruga na makarĩanĩra.

Ngĩrora mbica-inĩ ĩno ndĩrona hena atumia na hena andũ erĩ maikarĩte mbere ya atumia aya arĩa meyohete othe leso kana retho. Na ĩronania nĩgetha mekĩre ũrĩa ũrĩa no ũndũire wao. Nao arĩa me haha mbere maronania nĩ kũmathomithia maramathomithia kĩrĩa itaramenya nĩkĩ marathomithia. Na ngĩrora nginya kũrĩa marĩ kũronania nĩ ta thukuru ya andũ arĩa twĩtaga andũ agima kana ngubarũ. Kana nĩ mataro marakĩheyo tondũ nĩ ũrona othe nĩ atumia. Aya me haha mbere mekĩrĩte, mekĩrĩte nguo njerũ nĩo ũtangĩtaarĩrĩa biũ biũ kana nĩ arũme kana no atumia. No maronania nĩ mathomo marathiĩ na mbere mbica-inĩ ĩrĩa na handũ harĩa marĩ haronania no handũ hacemanagio andũ magathomithio. Na nĩ atumia atheri.

Mbere yakwa harĩ na airĩtu atatũ athaka, mehakĩte rangi, na mekĩrĩte nguo njirũ cihanaine othe na iratũ ihanaine. Na harĩa marũgamĩte mbere ũkĩrora haronania nĩ handũ harĩa marutagĩra wĩra. Na ũgĩthuthuria airĩtu ta aya ũngĩmona, maita marĩa maingĩ nĩo makoragwo makĩheana, makĩhe makĩhe andũ maũndũ marĩa ma kũmenyerera customer kana andũ arĩa makoragwo magĩũka wĩra-inĩ kana kambũni-inĩ, makamateithĩrĩria kũmenya makĩria ũhoro-inĩ wa kambũni yao, na maũndũ marĩa makoragwo magĩthiĩ na mbere harĩa.

Ũngĩrora harĩ na ngari, harĩ na therũ ,tũciĩtaga therũ, na harĩ na mũndũ wauma ngari-inĩ, therũ ici ci igũrũ wake na hena ĩmwe ĩrauma ngari-inĩ thĩiniĩ ĩnyitĩte kĩndũ gĩa kũrĩa kuonania auma barabara-inĩ ,na maita marĩa maingĩ barabara citũ ũgĩthiĩ ,ũkĩambatĩra mĩena ĩno ya gũthiĩ Naikuru nĩ ũcemanagia na therũ ici, rĩu mũndũ ũrĩa nĩho acemania nacio ciaingĩra ngari-inĩ, nĩcio arageria kũng'ang'ana nacio, kana kũhũrana nacio.

ah harĩ na ciana ciganona mbere yakwa na manyitĩte nyamũ ici ciĩtagwo tableti cia gũthoma na cina rangi wa thirikari ĩrĩa ĩ ũtongoria-inĩ ya UDA, na harĩ na mũndũ ũmwe tũngĩmwĩta nĩwe mũnene wa gĩthomo akĩgeria kwonereria twana tũrĩa kũhũthĩra macini ĩrĩa amahee , ĩrĩa tũmĩtaga tabreti ya kũmateithia gũthoma gĩthomo gĩa CBC.

Mbere yakwa harĩ na ciana cikarĩte thĩ cirĩ kĩrathi-inĩ, na o mwana, o mwana ena gĩtũrũrũ, nĩkĩo arahũthĩra gũthoma, koguo meciria mao mothe me harĩa gĩtũrũrũ-inĩ kĩrĩa ũrĩa mabatiĩ gũkorwo makĩhũthĩra, rĩrĩa me kĩrathi tondũ nĩ kĩmateithagia kũmenya gũthoma.

Harĩ na ciana cĩa thukuru, ciĩkĩrĩte unibomu, na mbere yao, o mwana, o mwana e mbere ya kompiuta , ĩrĩa ĩmateithagĩrĩria gũthoma na mĩtambo ya ũthii wa na mbere, na ĩronania ciana ici nĩ hĩndĩ irebundithia kũhũthĩra mĩtambo ĩno ya kompiuta rĩrĩa me kũrĩa kĩrathi-inĩ kana thukuru, na thutha wa mbica ĩno harĩ ona mwarimũ wĩ kũrĩa kirathi-inĩ kĩao.

Mbere yakwa hena mbica ya mũndũ wĩna ndawa , na ndawa ici nĩ nyingĩ biũ, na ngĩrora nĩ mũndũ ũrekĩra ndawa kababa-inĩ nĩgetha anyue atarĩ na watho wa ndagĩtarĩ , na angĩkinyua ndawa ici kumania na hau nĩ mũndũ ũrenda either gũkĩyũraga, kana ĩmũthũkĩre mwĩrĩ, kũgwo nĩ mũndũ ũrenda kũnyua ndawa kũringana na ũrĩa ndagĩtarĩ atathĩrĩire.

ah mbere yakwa harĩ na andũ, harĩ na athuri ana, na harĩ na matunda na erĩ manyitĩte matunda na matunda marĩa tũkĩrora mateithagia mĩĩrĩ itũ ĩkahota kũhũrana na mĩrimũ, na ĩgatwongerera thakame mwĩrĩ-inĩ mwĩrĩ-inĩ witũ nĩgetha tũkahota kũruta mawĩra marĩa tũrutaga ma o mũthenye o mũthenya.

Harĩ na mahũa ma mũthũngũ, mamwe nĩ mairũ na macio mangĩ nĩ merũ, na metagwo marũrũ, na tũmahũthagĩra rĩrĩa twa rĩrĩa tũraruga, nĩ matũheaga magũta ma kũrĩa, na no mahũthĩkaga ta kũhe, kũhe nyoni, nyoni nĩ irĩaga maruru me irio.

Mbeũ njĩthĩ nĩ yambĩrĩirie kwaũkia, kana nĩ yambĩrĩirie kũruta wĩra wa ũrĩmi, na nĩ yambĩrĩirie kuona to nginya magathiĩ makandĩkwo mawĩra-inĩ ma kambũni, koguo nĩ yambĩrĩirie kũnyitĩrĩra ũrĩmi thĩiniĩ wa, thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ

Itũra-inĩ rĩa ũrĩmi ndatuire na maũndũ, maũndũ maganona, ndigũraga irio kumana kũndũ kũngĩ tiga o kũrĩa mĩgũnda-inĩ, irio iria ciothe ndĩaga ndĩ itũra-inĩ rĩrĩa ũrĩmi ciumaga mĩgũnda-inĩ, nĩgetha ngahota gũkĩhe arĩmi kana onjoria arĩa mararĩma mĩmera ĩrĩa, ngamahe mbia nĩgetha makona kĩndũ gĩa kũmacokia mĩgunda-inĩ makarĩme.

Mbere yakwa harĩ na ngũkũ, iria ironania cio nĩ cĩa kienyeji , na ngiuga kienyeji nĩ ngũkũ iria itakoragwo cithecetwo kana itakoragwo cia mũciarithanio , na ngĩharĩrĩria ngũkũ ĩno maita marĩa maingĩ nĩ marĩa ndĩmĩrugaga na kũmĩcamũra, no kũmĩkĩra maaĩ na cumbĩ ĩgatherũka, arabu rĩu nĩrĩo ũkamĩruta thubu arabu ũkarĩa ngũkũ yaku, gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe twĩkĩraga rĩrĩa tũraruga ngũkũ ya kienyeji , tigo gwĩkĩra gathubu na gacumbi igacamũka.

ah mbere yakwa harĩ maũndũ marathoma makonania ũhoro wĩgiĩ wonjoria na kambũni iria ikoragwo cia andũ kĩũmbe thĩiniĩ wa akenya, na tarĩu maronania marĩ na mũcemanio ũgathiĩ na mbere mweri twendi, mweri kĩbao na inya mwaka wa ngiri igĩrĩ kĩbao na inya, na maita marĩa maingĩ ũngĩona kambũni ici cia andũ kĩũmbe cikĩongerera ũhoro-inĩ wĩgiĩ wĩigithia , kũronania wĩigithia wa Kenya na andũ kĩũmbe ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria thirikari.